Rĩrĩa handĩte DK ninety eighty nine, nĩnyonaga ĩgĩka wega gĩcigo-inĩ gĩkĩ, arabu nĩkoragwo ĩ njega tondũ wahanda, nĩĩnamaga, o na hĩndĩ ĩrĩa kwĩ mbura ũkona nĩ ĩgwĩka wega ndĩngĩbutha na ĩciaraga mbembe ithatũ kana igĩrĩ, na ĩgaciara mbembe nene, na mbembe i cama, tondũ o na ũngĩthĩa mũtu wayo, ũkoragwo ũgĩcama wega, nĩũndũ ũguo nĩyo handaga niĩ, na ndarikia kũhanda, ngathĩa mũtu, na ngendia mbembe, na ngona umithio, ũguo DK ninety eighty nine, nĩĩkaga wega gũkũ.

Matunda ma kĩmerera ũngĩhanda, no ũhande maita meri kana ũhande maita matatũ, ũtegũtinda ningĩ ũgĩcaria mbegũ ĩyo, no matunda maya mangĩ ma gũciarithanio, ũhandaga tu rita rĩmwe, na ũngĩhanda rita rĩmwe ndũngĩcokia, nĩũndũ ũcio arĩmi nĩ mendete kũhanda matunda maya ma kĩmerera tondũ nĩ mega, na nĩ marĩ umithio ta ũcio wa gũcokia mbegũ maita maingĩ.

Mendete kũhanda mbembe tondũ mbembe nĩirĩagwo mũno, na ningĩ mĩenderi-inĩ ya mbembe, nĩ igũthiĩ na ihenya, no rĩu ũngĩringithania ngano na mbembe, ngano ndĩkĩrĩagwo mũno, no rĩu gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ ũkuona atĩ, rĩrĩa ũkũhanda mbembe, no wendie mũno gũkĩra ngano, na rĩu nĩ ũndũ ũcio arĩmi makona nĩ wega kũhanda mbembe gũkĩra ngano tondũ mbembe nĩmekũhanda imera nyingĩ gũkĩra ngano nĩ tondũ, na mwenderie wa mbembe nĩ mwega tondũ nĩũrathiĩ na ihenya, o na nĩ kwaga ciagaga.

Angĩkorwo nĩ ũkwenda kũgĩa na umithio, kana kũgĩa na kĩmera ũkorwo nĩ ũkũgetha irio nyingĩ, no mũhaka ũhande kũringana na ũrĩa kwagĩrĩirwo, nĩ tondũ ũngĩhanda ũtigithũkanĩtie, irio icio nĩ ciĩkaga wega, no ũngĩhanda ũtumanĩtie noguo ũtakona umithio wa kĩndũ kĩrĩa ũhandĩte, no ũngĩtigithũkania nĩ ũkona umithio, nĩ tondũ nĩ igaciara mũno nginya wararamie makũmbĩ.

Gĩcigo gĩkĩ gitũ mũno mũno tũtihũthĩrĩte mwere, no nĩ tũhũthĩrĩte gũkorũo twĩ na mahũthĩro ma mbembe maingĩ nĩ tondũ andũ a gũkũ nĩ mendete kũrĩa mĩtungo, na rĩngĩ makaruga gĩtheri,o na kana makathĩa mũtu makaũhũthĩra kũruga ngima, nĩ ũndũ ũcio mũno mũno mendete ũhoro wa mbembe, na ũndũ ũcio nĩ mawĩkĩrĩire mũno tondũ nĩ mendete kũrĩa ngima mũno, na rĩu makanina ng'aragu, nĩ ũndũ ũcio andũ a gũkũ nĩ mendete kũhũthĩra mũno mbembe.

Marigũ nĩ manyitagwo nĩ mũrimũ, magabutha, ona rĩgathira rĩgatigara o kanyamũ kanini, rĩrĩtwo nĩ magi. Na ningĩ marigũ rĩngĩ magakũra wega na njĩra njega, no wathiĩ gũtwara thoko, thoko ĩgakorwo ĩ thĩ, o na ũkarigwo nĩ atĩa, tondũ nginya rĩngĩ ndũngĩcokia mbeca iria ũkũhũthĩrĩte ũgĩthiĩ gũtwara indo icio, marigũ ndũnyũ, nĩ ũndũ ũcio mau nĩmo mathĩna tũcamanagia namo.

Reke tuge mĩanga o na ikwa nĩ ihandagwo mũno mũno gũkũ gwitũ, na rĩu kũringana na ũrĩa andũ mathiĩte mamenyete ũhoro wa kũrĩaga indo ici cia kĩndũire, ta mĩanga, rĩu o na nĩ kwaga ĩraga, na ũkona arĩmi nĩ matũgĩrĩtie ũhoro ũyũ wa kũhanda mĩanga, tondũ nao andũ nĩ mamenyete thiri ya kũrĩaga mĩanga, na makamenya atĩ ĩna umithio, o na makagĩa na ũhoro wa kũrĩaga ikwa. Nĩ ũndũ ũcio cierĩ nĩ irakũrio mũno gĩcigo gĩkĩ gitu na ona arĩmi magakena tondũ nĩ marona mbeca njega matwarĩte thoko, ona ciragĩrwo nginya gũkũ nja nĩ tondũ wa ũrĩa ciĩna, cirendeka mũno.

Nĩndoraga mũno, ta rĩu harĩa ndĩrahandĩte nyeni, kana thibinanji, ngona nĩ wega kũhahanda mboco, harĩa ndĩrahandĩte mboco, naho ngahanda waru, tondũ rĩrĩa ũkũhanda handũ harĩa harari mboco waru, citingĩrwara muora, nĩ ũndũ ũcio nĩ ndoraga, ngamenya irio iria irakũrĩte hau, na ngamenya atĩ ndingĩcokia o irio icio, no nĩ ngarũragĩra, ngahanda kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa gĩtarĩ kĩa mũhĩrĩga ucio na nĩ getha ngorwo ndĩna irio njega thĩ-inĩ wa mũgũnda, o na nĩ getha, hote kũhũrana na mĩrimũ, nĩ tondũ ũngĩcokia irio iria ũrahandĩte maita maingĩ, nĩ ũcemanagia na mĩrimũ, no rĩu ũngĩmenya ũhoro wa kũgarurĩra, ũgatiga kũhanda kĩndũ kĩrĩa ũrahandĩte maita maingĩ hau, ũgacenjia ũkahanda kĩndũ kĩngĩ, ũndũ ũcio nĩ ũninaga mĩrimũ, o na irio ciaku igeka wega.

Nĩ niĩ njagũraga, tondũ nĩ niĩ ngoragwo ngĩrorera mũgũnda wakwa, na nĩ niĩ ngoragwo ngĩmenya atĩ gĩcigo gĩkĩ gĩkwenda kũhandwo thara, na gĩcigo gĩkĩ twahanda irio nacio nĩ ngũtwara ndũnyũ, na gĩcigo gĩkĩ kĩngĩ ngamenya atĩ nĩ hakũhandwo macani, nĩ tondũ wa kũhota gũthomithia ciana, ngakĩgayania mũgũnda wakwa wega kũringana na mũbango ũrĩa ndĩnagwo, nĩgetha ndĩgakĩhande thara mũgũnda wothe, kana hande macani mũgũnda wothe, na njage gũtigia handũ ha kũhanda irio, atĩ nduĩkage onanĩ na ndĩna mũgũnda ndĩrathiĩ ndũnyũ, nĩ ũndũ ũcio niĩ nĩ niĩ mwenyewe ndĩgayagĩra mũgũnda wakwa ũrĩa ngwenda ũikare.

Nĩhandaga thibinaji, ngahanda mboga, ngahanda ndania, ngahanda mboco, ngahanda mbembe na handaga ũguo wothe nĩ tondũ nĩhandaga cia gũthiĩ kwendia na rĩngĩ ingĩ ngarĩa tondũ nĩcigĩkoragwo ciĩ nyingĩ ndingĩnina na nda yakwa ndĩ ika, na handaga nĩ kũmenya atĩrĩ, wona ndarĩkia kũruta wĩra wona tuona irio ta bũrũri ithuothe tũkagunĩka, no ingĩhanda tũnini andũ aria me Nairobi nimambĩrĩria kũhũta onanie ngai no anjũrie kĩũria tondũ ndĩna mũgũnda na ndiraũrutithia wĩra.

Reke njuge Ngai nĩ andeithĩtie tondũ nĩ ngoretwo ngĩthiĩ ithomo cia ũrĩmi, na rĩu ndikoretwo mũno mũno ngĩthuumbũrwo nĩ mathĩna ma tũtambi, tondũ nĩndarĩkirie kũmenya okorwo nĩ ta mboga ndahanda kana thibinanji, nĩ harĩ tũratathi twendagĩrio tũnyitaga, wona twa tũkaga tũkanyita tũtambi twa athuri. Na rĩu rĩrĩa ũkũhuhĩria ndawa, ũkahuhĩ ũgathondeka ndawa yaku tondũ niĩ nĩmaga ũrĩmi ũtahũragwo dawa ici ndũrũ, ngethondekera ndawa yakwa na biribiri na itũngũrũ na garlic, na rĩu ndatwĩka wa kũhuhĩrĩria, nĩ tondũ nĩnjĩkĩrĩte tũratathi tũria tũnyitaga tũtambi twa mũthuri ngahota kũhũrana na tũtambi, na tũgagĩthira.

Tondũ niĩ mwenyewe nĩ niĩ ngoragwo thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ wakwa, nĩ niĩ menyaga atĩ handũ haha tũrahandĩte mbembe, nĩ ũndũ ũcio tũtingĩcokia mbembe, tũkũhanda kĩndũ kĩngĩ, na nĩ nyonete umithio nĩ tondũ nĩ hotete kũhũrana na mũrimũ, ta wa muora kana kana ona thibinanji kũgĩa na mathundo mĩri-inĩ, na ũndũ ũcio niĩ nĩ ũngenetie tondũ nĩhotete kuhũrana na mĩrimũ, na ngakorwo nĩ ndĩrona umithio, nĩ tondũ nĩ ndĩragetha magetha maingĩ gũkĩra ũrĩa hau mbere, kuma ndamenya ũndũ ũyũ na ndaũrutithia wĩra, nĩ ndĩrona umithio mũnene.

Ũndũ ũyũ rĩu nĩ woyetwo nĩ arĩmi a gũkũ gwitũ, na ũkona ona ũkorwo matikũhanda ndimũ na njĩra nene, wona wathiĩ o mũciĩ kwa mũndũ, nĩũgũkora nĩ ahandĩte mĩtĩ yake ĩtano, kana ĩigana ũna, na ta rĩu kũingĩ ũrathiĩ ũgakora mahandĩte tarĩ kũgemia ũ nyũmba-inĩ, na ĩngĩ magakĩhanda o mũgũnda, na ndimũ nĩcituĩkĩte cia gũteithia tondũ, andũ nĩ mathomithĩtio na makamenya atĩ, nĩciũragaga mĩrimũ mĩingi, na nĩ ũndũ ũcio, na nĩ irathiĩ, nĩiragũrwo mũno thoko, nĩũndũ ũcio, andũ a gũkũ gwĩtũ nĩ marahĩmbĩria ũrĩmi wa ndimũ, na tũgĩthiĩ mũno nĩ ndĩrona atĩ marĩhandaga mĩgũnda mũgũnda mũnene thĩiniĩ wa mĩgũnda yao

Ndũma nĩciendete mũno maaĩ maingĩ, nĩ ũndũ ũcio arĩmi monaga nĩ wega gũthiĩ kũhanda njũĩ-inĩ ndũma tondũ wahanda njũĩ-inĩ no gwĩkĩra ũgũĩkĩra mahuti na ndũma ĩyo ndĩngĩthũka ona kũngĩgĩa mbura nene kana kĩanda kĩu kĩarahe ndũma ndĩngĩthũka no indo ici ingĩ ũngĩhanda kure kana kũgĩe na ũingĩhu wa maaĩ indo icingĩ nĩ nĩithũkaga no ndũma hĩndĩ ĩyo yarahĩirwo mũno nĩguo ĩkaga wega muno na ĩkarurumũka na ĩgaciara ndũma nene, magakĩona nĩ wega handũ ha mũgũnda wũikare ũguo kaba gũkĩhanda ndũma na thutha wa ũhoro no ũkagetha nĩ tondũ ndũma ndĩthũkagio nĩ maaĩ nĩ kwagĩrio yagagĩrio nĩ maaĩ.

Ũyũ nĩ mwega, ũrĩmi wa gĩtũngũrũ, na nĩ ũkuona mũrĩmi ta ũyũ ũrĩa arĩmĩte mũgũnda mũnene, na ũgacoka ũkona gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩake nĩ gĩkĩte wega mũno na thutha wa ũhoro, mũrĩmi ũyũ nĩ egũkorũo agĩkĩra mbeca mũhuko wake nĩ tondũ wa kũhanda gĩtũngũrũ,o na kwenda kũgarũrĩra kĩrĩa andũ angĩ marahanda, agatuĩka wa mwanya, akona wega nĩ ahande kĩndũ kĩrĩa gĩtarahandwo nĩ andũ aingĩ, nĩ tondũ gĩtũngũrũ nĩ gĩtuĩkĩte gĩa kũgĩa na goro na mũrĩmi ũyũ nĩ akohĩga akamenya atĩ niĩ ngũhanda gĩtũngũrũ, na gĩtũngũrũ gĩtikĩrĩ wĩra mũingĩ.

Matunda matarĩ mbegũ, ũngĩrĩa, ũhoro wa rĩo nĩ rĩathira, no marĩa me mbegu, ũngĩrĩa, no ũmithie mbegũ icio, na ũcihande. Na mũhiano nĩ ta atĩ, ũngĩrĩa irigũ, ũhoro wa irigũ rĩu nĩ rĩathira, no ũngĩrĩa itunda rĩa gatunda ga thakame, no ũtue ũrĩe, na ũmiminde tũngĩ, na ũhande rita rĩngĩ na ũgĩe na mbegũ o ĩyo ya gatunda ga thakame, no mũndũ ũgwĩtwo irigũ, no ũgĩire na mũraba ũrĩa ũgũthiĩ kũhanda, no ũngĩrĩa irigũ, ndũngĩrĩhanda.

Nĩ itungũrũ cimunyĩtwo, na igekĩrwo thĩiniĩ wa kirĩti, na nĩ ironania atĩ, ciĩharĩrĩirie gũthiĩ kwendio. Bata wa itũngũrũ ici nĩ gũikĩra irio cama, nĩ tondũ itũngũrũ ici cia mahuti, nĩ irĩ cama ona imwe nĩ ihũthĩkaga kũruga thambutha, ona imwe ikahũthĩka gũthondeka nginya ndawa.

Tene nĩ tũrekaga ũguo, no kuma rĩu twathoma, nĩ tũmenyete atĩ, ndwagĩrĩirwo nĩ kũhanda irio iria urarĩa, atĩ ũkahanda nĩgetha ndũkahũre dawa, ũkahandaga gacigo kanini, no rĩu mĩmera yothe ĩrĩa tũrahanda, tũrahanda atĩ nĩ ũkũria, na haũ thĩ-inĩ kamugũnda kau mũgũnda ũcio ũhandĩte, no ũhande cia kũrĩa, na ũcoke imwe ũthiĩ ũkendie, tondũ rĩu nĩ tũmenyete, atĩ tũtirĩhũraga dawa ndũrũ tondũ nĩkío tũrarwara mĩrimũ mĩũru, ĩno ĩtarahonwo

Ndikuona ta he ngũrani ya irio cia kũrĩa mũciĩ na cia gũthiĩ kwendia, tondũ angĩkorwo kĩndũ kĩrĩa ũtangĩrĩa mũciĩ, no ũthiĩ ũkendie, nĩ ũkuoneka ũtarĩ mũndũ mwĩhokeku. No kĩndũ kĩrĩa ingĩkorwo niĩ nĩ ngũrĩa gwakwa mũciĩ o na nĩ ngũthiĩ gũkĩendia, nĩ tondũ nĩ nyambĩte ngamenya atĩ kĩndũ kĩu ndĩrarĩa, nĩ kĩega, ũguo o na mũndũ ũngĩ angĩthiĩ arĩe, gũtirĩ ũndũ mũru kĩngĩmwĩka, no angĩkorwo no ngorwo na gacigo kanini ga kũhanda kĩndũ gĩtarĩ kĩ hande kanyamũ kega, njoke hande gĩcigo kĩngĩ kĩnene nĩgetha thiĩ ngendie, ingĩkorwo itarĩ mũndũ mwĩhokeku.

Hĩndĩ ya kĩmera kĩa mbura, rĩrĩa wahanda irigũ, rĩtioyaga thikũ nyingĩ rĩtagwatĩte, no hĩndĩ ĩra kwĩna riũa, no ũitĩrĩirie marigũ maĩ no ũitĩrĩirie marigũ macio ũrahanda maĩ, no hĩndĩ ĩno mbura ĩroira, nĩ ũkũhanda gĩcigo kĩnene, na mbura ĩgũteithie tondũ rĩrĩa irigũ rĩagĩa, rĩaurĩrwo nĩ mbura, no gũkũra rĩkũraga.

Tondũ citithũkanagĩra rĩrĩa ũkũhandanĩra ciĩ cierĩ nĩciĩkaga wega, na nĩ ũndũ ũcio ũkona no mũgũnda waku ũraũhũthĩra wega atĩ nĩũkahota kũgetha njũgũ na ũcoke ũgethe mbembe o mũgũnda umwe, o ihinda rĩmwe. Nĩ ũndũ ũcio nĩwega kũhandanĩrĩa nĩ tondũ gũtire kĩndũ kĩngĩthũkia kĩrĩa kĩngĩ, na ciĩrĩ nĩciendanĩte. Ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ hatĩrĩria kiria kingĩ. Wega nĩgũkorwo nĩũkĩhandĩte wega na thumu atĩ mĩmera ĩyo yerĩ nĩĩgũkĩrĩa wega.

Rĩu nĩmohĩgĩte, matirenda kũhũthira bataraitha. Nĩũndũ ũcio rĩrĩa mũndũ ekuhanda, ũkamenya nĩ mũmera ũrĩkũ ũrahanda. Ũrekĩra thumu wa ng'ombe, kana ũgekĩra wa ngũkũ, kana thumu ũngĩ tũrathondeka na mahuti. Nĩ tondũ nĩtũrĩkĩtie kũmenya atĩ, irio iria tũrĩmaga okorwo nĩ ta mabebe, mamwe ũgacokagĩria mũgũnda ngatho, tĩĩri ngatho namo. Mabutha ũgathiĩ ũgaita mũgũnda, na ĩgatuĩka nĩ mborea njega mũno. Atĩ ona kĩndũ ũngĩhanda rĩngĩ nĩgĩgũkũra gĩtekwenda kuongererwo bataraitha. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio, arĩmi a gũkũ, rĩũ matirahũthĩra bataraica mũno, tondũ nimamenyete bataraica nĩyo ĩrathũkia tĩĩri. Na rĩu makona nĩwega kũrĩma na ũrĩmi ũyũ ũtekũhũthĩra bataraica nĩtondũ nĩwega, na nĩgetha tũgatigĩra njiarwa citũ mĩgũnda.

Ũyũ nĩ mũrĩmi mũũgĩ, ũrarĩma akĩmenyaga atĩ nĩegwĩkĩra itũngũrũ kũrĩa ahandĩte thibinanji na mboga, nĩ tondũ gĩtũngũrũ nĩ kĩingataga tũtambi. Na rĩu nĩũndũ ũcio, rĩrĩa ahanda mboga yake kana thibinanji, tũtambi tũtingĩmũthũmbũra mũno tondũ itũngũrũ nĩciingataga tũtambi. Nĩũndũ ũcio ona angĩkorwo no abatare kũhũra ndawa, ndangĩhũthĩra ndawa nyingĩ tondũ o nĩekĩte atĩ, nĩahũthirĩte njĩra ya kũingata tũtambi na tũtingĩmũgia.

Ta rĩu nongorwo gĩkundi gitũ nĩ ngwendaga gĩũke mũthenya wa rũciũ. Njoyaga thimũ, ngamahũrĩra thimũ, kana ngamaandĩkĩra message. Ngameera rũciũ kwĩna mũcamanio. Nĩũndũ ũcio nĩnyonaga njĩra ĩyo nĩ njega na nĩ ĩrahũthĩria, gũkĩra ũrĩa ingiuma haha, thiĩ o kwa mũndũ kwa mũndũ, ngĩmwĩraga ũrĩa kũhana. No rĩu ndĩna thimũ ndĩrĩ o gũkũ gwakwa mũciĩ ngĩruta mawĩra makwa, nĩ ngũhota kũnyita andũ acio a gĩkundi gitũ, na ndĩmere rũciũ kwĩna mũcamanio wetanwo naihenya naihenya, na hote kũmakinyĩra.

Nguona nĩ wega kuhũthĩra kandi cia bengi, tondũ rĩrĩa wĩna kandi ĩyo, ũgũthiĩ ũrute mbeca ciaku kũringana na mũigana ũrĩa ũkwenda, no nĩnyonaga rĩrĩa ũgũthiĩ bengi ũtarĩ kandi, ũgathiĩ kũbanga raini, ũgũthiĩ ũbange raini nginya hakuhĩ ũgũe. No rĩrĩa wĩna kandi, ũngĩthire o ũrute mbeca tondũ ciumaga naihenya. No ĩno ya ĩngĩ ya kũhũthĩra kũbanga raini, ĩyo niĩ ndionaga ĩ njega. Tondũ ũrĩmire na thigino, ũcoke ũthiĩ ũgathigine ningĩ ũkĩruta mbeca.

Mena ngumo tondũ rĩria ũgũthiĩ nginya harĩa hakuhĩ nawe, harĩa hena matuka, nĩ ũgũkora hena kaĩjenti kaigĩtwo hau, na ũkĩrute mbeca ciaku iria ũkwendaga, no nĩ nguona kwĩna ũgwati ũkoragwo ho, tondũ hatikoragwo na thigari ikoragwo irangĩrite, na rĩu nĩ ũndũ ũguo, aici no mecirie kũhithũkĩra, hau ĩjenti ũcio arĩ, na makorwo makĩmũiya mbeca, gũkĩra bengi tondũ bengĩ nĩ ũgũkĩona nĩ gũkoragwo na ũgitĩri o na okorwo o na kuo no kũiyagwo, no ũgakorwo atĩ, aya ĩjenti, hena thĩna gũkĩra rĩrĩa mũndũ e bengi.

Ngĩona atĩ nĩ thirikari ĩbangĩte wega, nĩ tondũ rĩria wandĩkithia eCitizen, thirikari nĩrĩhotaga kũmenya indo iria ciothewĩ nacio na igoti rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruta. Nĩ ũndũ ũcio ona marĩ kũrĩa marĩ, makoragwo makĩmenya atĩ nĩũkũmahe igoti, na thutha wa ũhoro nĩ megũteithĩka na mbeca icio.

No njuge no njĩra njega ya kũhũthĩra, nĩgetha tũigananio bũrũri wothe, mũndũ wĩ mbia na ũtarĩ mbia, tondũ waruta mbeca ici cia SHA, ona mũndũ ũrĩa mũhinyĩrĩrĩku o nake no akũhota gũthiĩ thibitarĩ na athondekwo, no kĩrĩa thirikari yekire nĩ gũteng'erera ũndũ ĩtaramenya ũgũthiĩ atĩa, ti ũndũ moru no korwo nĩ wabangĩtwo wega, no ũhũthĩke wega, ta ũrĩa hau twarutaga cia NSHIF na igakorwo igĩteithia nginya mũndũ ũretio mamirioni ma mbeca, wĩna mbeca na ũtarĩ, ithuothe tũkaiganana, nĩ tondũ tũrĩ a kenya

Ta rĩu rĩrĩa mũnene arokĩte gũkũ, mũtongoria wa bũrũri, nĩ ainĩirwo mũno nĩ atumia, nake thutha wa kũinĩrwo, ũkaigua nĩ ararekereria mbeca ciake bara ĩno, ũkaigua nĩ arekereria ingĩ ciake thibitarĩ, ũguo no njuge atĩrĩrĩ, gũkenerera mũndũ rĩrĩa oka tondũ ndatũraga okaga matukũ maingĩ, okaga rĩngĩ rita rĩmwe mwaka kana mĩaka ĩrĩ, no wega kũmũkenerera, tondũ na inyuĩ mwarega kũmũkenerera, mũtikuona kĩrĩa amũreheire, no mwamũkenerera, ekũmũtigĩra maũndũ mega, na thutha wa ũhoro, no inyuĩ mũrĩteithĩka ta rũrĩrĩ.

Reke njuge nĩ harĩ bata wa kwĩyandĩkithia ta mũthurani, nĩ getha ihinda rĩria rĩa gũthura andũ ara magĩrĩire rĩakinya, we ũgathiĩ ũgathurana, na ndũngĩhingĩrĩrio nĩ tondũ nĩwĩyandĩkithĩtie kũringana na ũrĩa watho wa gũkũ Kenya ugaga atĩ no mũhaka ũkorwo wĩyandĩkithĩtie atĩ wĩ mũikia wa kura, no ũngĩrega kwandĩkwo haha andũ magacagũrana, nawe ugage atĩ andũ nĩ mekire ũru tondũ matiacagũrire ng'ania, no rĩngĩ ũrĩa wendaga athurwo, agũire na kura ĩmwe ĩrĩa we korwo we nĩ weyandĩkithirie na ũthiĩ ũthurane nĩ angĩahotanire, ũguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata gwĩkwo.

Mbere biũ andũ maraheagwo gĩbuku kĩnene, wagĩa na driving licence , no rĩu thirikari nĩ ĩcenjetie, na makaheo gakandi kahana tarĩ gabandĩ. Kanyamũ atĩ ona ũngĩrũgamio nĩ mũthigari, ũgũkaruta na nĩ kanyamũ gathaka, ona ũgĩkaruta, nĩ ũronania nĩ kanyamũ kega. Nĩ ũndũ ũcio, ũyũ nĩ mũndũ, ũthiĩte na agathiĩ cyber akarutithia, akarĩha licence kana akarĩhĩra licence na akanengerwo, na nĩko gaka anyitĩte, akĩonania atĩ, we nĩ agĩrĩire nĩ gũtwarithia ngari.

Ĩngiamba kũmugeithĩa na ndimwire ndirĩ na ũru na ndĩmwĩre ngukirĩte o wega o mathaa marĩa njukagĩra na nĩgetha ngĩnye wirainĩ itacereirwo, no kwa mũtino mũru kwagĩa na mũhatĩkano wa garĩ na ndatuĩka wa guikara hau mũhatĩkano-inĩ wa garĩ na nĩ kĩũ giatũma njererwo. No mũthenya ungĩ ningugicoka guũkokĩraga tene nigetha ndigagĩcoke gucererwo. No nĩ nguhũya urakeri na undũ ũyũ ndugecokera rĩngĩ.

ĩ wĩ mwega? Nĩtworanirwo. Tũtiĩrĩganĩte. Anga onawe nĩ ũkire thoko? Naniĩ nĩ ndoka thoko. Ngai nĩ mwega tondũ nĩ twarĩkia gũkĩonana. Nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho, atuĩte atĩ tũkonanĩra gũkũ thoko-inĩ. Ũhoro wa gwaku?

Ndĩrona ĩno nĩ barabara yathũkire mĩaka mĩingĩ mũno, na andũ aya matiĩciragia tondũ, ona to andũ a gũthiĩ na magũrũ, no ona nginya ngari yenyewe no ĩrige kũrĩa ĩgeraga, na ndona ũndũ ũyũ ũkanjĩkĩra kĩeha ngarigwo atĩrĩ, atongoria arĩa mathuraga rĩ, kweli nĩ mainũkaga makona ũndũ ta ũyũ ũkamwĩkĩra kĩeha, ũgeciria atĩ kũrĩ aciari maimaga gũkũ, ona no kũrĩ andũ marwaraga makĩenda gũtwarwo thibitarĩ, no ũkarigwo mũndũ ta ũcio mũthuure rĩ, athurĩtwo oke eke atĩa, angĩkorwo nginya barabara ta ĩno ndangĩthondeka? Na mũndũ acagũragwo kwao nĩgetha akũrie bũrũri ta gwaka barabara ta ĩno. Ndacothĩrĩria ngona ngarigwo, andũ aya ngwĩciria nĩ arĩa mathuragwo magacoka gũikara gũthiĩ gũikara Nairobi kũrĩa barabara ciakĩtwo magatiga aciari na thĩna.

Thimũ nĩ ihũthĩkaga na njĩra njega, ya gũkinyĩria mũndũ riboti naihenya. Tondũ ũkuoya thimũ ũhũre, kana thimũ ũkahota kũmĩrutithia wĩra wa gũthũkũma nayo. Wandĩkĩtwo kawĩra na thimũ, nĩ ũkũruta. Ona kana rĩngĩ ũgakorwo na biacara yaku ya kwendia indo. Na nĩ ũgũikĩra indo ciaku mũtambo-inĩ na cioneka cigatuĩka cia kũgũrwo. Ohaũ thimũ nĩ irahũthĩka na ũhoro wa gũkorwo wandĩkĩtwo ũkarutĩra wĩra mũciĩ, na thutha wa ũhoro ũkarĩhwo. Nĩ ũndũ ũcio thimũ, nĩ irahũthĩka wega, na ngauga na njĩra njega na njĩra ĩna umithio.

Ingĩcemania na mũndũ, ingĩamba ndĩmũgeithie, na thondeke gĩthithi gĩakwa gĩkorũo kĩ na, kĩ kĩa mũndũ ũtarĩ mũrakaru ndĩmwĩre nĩ njũrĩte ,na ndĩrenda anyonie thukuru, na heane rĩtwa rĩa thukuru kũrĩa ndĩrenda kũũrĩrĩria, ndĩmwĩre no hoe tu anyonie ngũrũmĩrĩra njĩra ĩrĩkũ na nĩ getha hote wa gũkinya cukuru ĩno tondũ ndĩ mũgeni.

Ndĩrona tarĩ kana karũaru na ge thibitarĩ na nĩgekũreherio yoghurt ndĩrona harĩa, ũkona hihi ũmwe nĩ baba wao na ũũ ũngĩ nĩ mũrata wake. Na hihi ũrĩa kana gaka korio nĩ tũrona mũndũ ũmwe nĩ gũtheka athekete na ko ukona ni thibitarĩ tondũ ni ũrona nĩ karũaru na nĩ ũrona ke na nguo cia thibitarĩ no nĩ karakĩaria o na okorwo nĩ karũaru ni kararia tondũ ni ũkuona atĩ he na ũndũ kauga na nĩkĩo mwanake ũyũ wĩ mwena ũyũ ũratheka.

Nĩ harĩ bata wa gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ mũrimũ wa kuhaica thakame ndũturaga, no ũngĩikara ũkĩroragwo, ndagĩtarĩ nĩ agũkwĩra kana thakame yaku ĩ thĩ kana ĩ igũrũ, na nĩ undũ ũcio ahote gũgũteithia akorwo nĩ akuona nĩ ũbataire nĩ kũnywa ndawa agakũhe, na ũngĩkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ gwa kahinda, nĩ ũgũkorwo ũkĩmenyerera kũhaica gwa thakame gwaku, tondũ ũyũ nĩ mũrimũ ũtaturaga, no rĩrĩa wathimwo na macini ĩno, nĩ yonanagia ũrĩa mwĩrĩ waku ũhana, nĩ ũndũ ũcio nĩ wega gwĩka ũndũ ũyũ mahinda me mothe.

Marakara nĩmo moru, nĩmacũngagĩrĩria maũndũ moru ũkona ũngĩkorwo wĩ mũrakarũ nĩ mũndũ gũtire ũndũ ũtangĩmwĩra ona ndũngĩmenyerera ngoro yake, na ũkũruta ciugo njũru thĩini wa kanua gaku ũgacokeria mũndũ ũrĩa gũtagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa kũnyararana ũkona mũndũ ũcio ũngĩ ti mwega gũgũkĩra, tondũ ũngĩona mũndũ nĩ mwega gũgũkĩra ndũngĩmwĩra ũru. Ona ũhoro wa kũmenana ũgakorwo wĩna rũmena rũingĩ mũno thĩinĩ waku wamena mũndũ ũcio ũkaigwa rĩu no mũrũire, ona kana kwaga kũiguithania, ngarari, mũgakoragwo mwĩna ngarari na mũndũ, atĩ wee gũkararania ndũngĩhota kwĩra mũndũ ũcio ũngĩ rĩu reke tũiganĩre na ũguo waiga no ũraigua tũ gũkararia, ũndũ ũcio nĩ ũcũngagĩrĩra mũno andũ kũrũa.

Rĩrĩa ndona, haha handĩkĩtwo na ndemwa nene atĩ gũtirĩ kuoya mbia, thĩinĩ wa meciria makwa nĩ manyonagia atĩ, andũ nĩ maregire kwĩhokeka, na nĩkĩo, okorwo nĩ ta kambũni ĩno, ĩtuĩte matua atĩ ona ũngĩthiĩ hau wĩna mbeca baribari, citiagĩrĩirwo nĩ kuoywo, no ũkorirwo na mbeca thimũ-inĩ, nĩgetha ũhote gũikia na njĩra ici ciothe i haha, no ti ũneane mbia, na moko maku. Nĩũndũ ũcio makenda njĩra ĩno ya kũhũthĩra thimũ, na nĩ getha ũikie mbeca kũrĩa ciagĩrĩire. Ningĩ ngacoka ngona njĩra ĩno no njega, nĩ tondũ ona mũigĩre wa mathabu, no mwega nĩ tondũ ũngĩbatara, ũngĩthiĩ gũkũ kwa M-Pesa, nĩ ũkuona mbeca iria ciothe ituĩkĩte cia kũrogotwo mũthenya ũcio.

Tũhandaga mbembe, rĩrĩa twahanda mbembe ĩgakũra o wega, no yakinya maru-inĩ, ĩkarĩo nĩ kĩgunyũ, yarĩo nĩ kĩgunyũ, ndingĩhota gũthiĩ na mbere na gũkũra, rĩmwe ĩkaremwo nĩ gũciara.

Nĩ gũkorwo wĩna mũrĩithĩrie mũrũ, ũgakorwo ndũrahota kũhata mĩharatĩ harĩa ng'ombe irĩagĩra, kana maĩ magokorwo nĩ maikarĩte mũno matekũrutwo, ĩgakĩgĩa na igunyũ, ĩkagĩa na mĩnyoo.

Ng'ombe ĩmwe ĩngĩkorwo ĩna ngũha, ĩkome kana ĩthũithie kiũgũ, yarekia ngũha ĩyo, nĩguo ĩtambaga kuma kwĩ ng'ombe ĩyo yuma na ngũha, nginya kũrĩ ĩrĩa ĩngĩ ĩtarĩ, igagĩtuĩka cia kũrĩo nĩ ngũha ciothe.

Mbembe nĩ irĩagwo nĩ igunyũ, thĩ-inĩ wa ihuti harĩa gatagatĩ, na ũndũ ũrĩa tũgiragĩrĩria naguo, nĩ kwaga kũhanda mbembe kaingĩ gĩcigo kĩu ũrahandĩte, kana ũkahũra OMO, ona ningĩ nĩ tuoyaga tĩri wa mũgũnda, tũgaitĩrĩria gatagatĩ wa ibebe rĩu na kĩgunyũ gĩgatuĩka gĩa gũkua na iria ingĩ cikahona.

Mbembe nĩ irwaraga mũrimũ ũrĩa ibuthaga mĩri, na mũndũ angĩona ũguo, arutaga mbembe iria ndwaru, agacoka akoya ndawa agathiĩ agitagĩrĩria, nĩ getha kũgitĩra icio ingĩ nĩ getha itĩkarware mũrimũ ũcio.

Ndona mbica ĩno ndirikanaga ũhoro wa ithurano ũrĩa ũkoragwo ũgĩkĩka, na ũrĩa njanji makoragwo marĩ aingĩ nĩguo mamũranie nũ ũhotanĩte na nũ ũtahotete. Mbica ĩno ingĩmĩona nĩ nyonaga gĩthurano gĩa bũrũri. Rĩngĩ rĩrĩa gĩekĩkĩte kana rĩngĩ nĩ gĩkoretwo gĩkuhĩrĩirie gũĩkĩka.